Kũringana na niĩ mabũrũri marĩa moĩkaine mũno na ũkui wa ngamĩra nĩ mabũrũri marĩa ma arabu. Mabũrũri ma arabu na kũrĩa icigo-inĩ, kĩrĩa, icigĩrĩra cia bũrũri nĩkuo kaingĩ kwonekaga andũ arĩa makuaga indo na ngamĩra, tondũ ngamĩra kĩrĩa ĩkaga nĩ njega mũno tondũ rĩrĩa wahũthĩra ngamĩra ũkui-inĩ, ngamĩra nĩ hotaga kũiga maĩ thĩinĩ wayo gwa kahinda kanene, kwoguo ngamĩra no ũthiĩ nayo kũndũ gwothe kũrĩa ũngĩenda, bata nĩ atĩ ngamĩra ĩyo nĩranyua tũmaĩ na ndĩraga kĩndũ gĩa kũrĩa, na nĩrĩ hinya, na ũndũ wa kerĩ, ngamĩra no ũkame na ũnyue iria rĩayo, na noũcoke bado ũthĩnje ngamĩra ĩyo, ngamĩra ĩyo wa mĩthĩnja thubu wayo nĩ ũrĩ goro mũno, kwoguo ngamĩra nĩrĩ mbeca na mũno kaingĩ ngamĩra irĩithagio rũgongo-inĩ rwa bũrũri na kũrĩa na mabũrũri marĩa mangĩ kũrĩa arabu marĩ aingĩ.

Tekinoronjĩa ĩno ya Block chain, nĩ ĩnyitĩte itemi inene mũno kũhaica-inĩ kwa ngarama cia marĩhi, tondũ hingo ĩrĩa wahũthĩra Block chain, kĩrĩa gũthiaga nambere nĩ atĩ wahũthĩra Block chain, mbeca ciaku cigeraga kĩrĩa, moko-inĩ ma andũ aingĩ koguo ingĩgagũkinyĩra, cikoragwo cirengetwo mũno. Koguo mũbango wa Block chain ti mwega hingo ĩrĩa ũrarĩha mũndũ tondũ ĩkoragwo ĩ kĩrĩa, nĩ mbeca ũroya ũkanengera mũndũ ũngĩ, ũkanengera mũndũ ũngĩ nĩguo ikinyĩre ũcio ũngĩ. Koguo ga chain kau gagakorwo atĩ mbeca iria ciragũkinyĩra nĩ mbeca nini. Koguo mũbango wa Block chain ti mũbango mwega.